Ore pee eibelekenya ena baye tenkop ang' naa ore enedukuya neng'as aaku nkibeleknyat oloing'ang'e naisababisha aa ketii nkatitin naatii enchan naa ore tenkata enchan naa keetai eunore ena daa tesapuko netii nkatitin olameyu naa enkolong' nairowua natii nemetumi nkariak ninepu ajo ore ina kata naa ore ena unore ena daa naa kiti.

Ore embata naitiship tena naa tenibung'i kuna nguesin naanya ilchambaai aa teneuni endaa iltung'anak neponu aarr ilchambai niinyial neeku enaduo daa natuunoki pesho naa ore esidano tenibung'i neyai iloshi aleta opuoi aaripie nguesi arashu ninye eeri naa keeku embaye etipat amu ketum naa ilchambaai aatubulu meeta entoki nainyialita arashu entoki nagiraapurroo endaa natuuno iloopeny tenkata ekewarie.

Ore enagira aasa tene naa kegira ena tasat asotu irkeek niturrur neen nepik elukunya nenap aya ang' pee epuoi aitumiaa ainokie enkima naa kdimi aitumia toosiaitin naapaasha nijio eyiarare ore sii enkae sidano enkima naa keyau naai enkirowuaj atua nkajijik nairobi neeku enetipat ina siai orkeek nalo otung'ani asotu irkeek peyie elo ainok tiang'.

Ore ena naa eramatare oonkerra enaa imasaa eatua iltung'anak ore eninko piisum oltung'ani pee eyiolou ena siai naa pee intinyiku oltung'ani naaji ewueji nigira aramatishore matejo enkang' ino ashu olchamba lino liatayie imasaa nena tare niriku oltung'ani niidim naai ataboitare nkolong'i arashu ewiki nabo musima nikiduaya eninko teniramat eninko teniisuj nena tare tenincho endaa nanya teneincho shumbi eninko teniramat enincho enkare ewueji naikarra napuo aadaare neeku nijia naai inko teniutaki oltung'ani pee eyiolou ena siai.

Ore paa enetipat paa sidai tenias ena siai enkifugare oonkukui neng'as aaku era inye nkukui inetipat toontokitin kumok amu ore enedukuya keng'as nkukui aaku teneyieng'i enkuku naai natubulua musima neeta nkiri kumok ashu nkiri naai naidim aitosha familia musima naa kenya iltung'anak neshipakino neeta biotisho sidai oleng' tosesen ore sii nkukui nitoki aaku keeta irmayaai naa ore lelo maayai le nena kukui naa tenenyai naa iletipat tosesen loltung'ani o tenkishui oltung'ani nitoki sii aaku kidimi aatimirr nena kukui o lelo mayai lenye netumi iropiyiani naasieki ntokitin naapaasha.

Ore enikoni oltung'ani peyie isumi pee eyiolou ena siai naa pee erubare iltung'anak oosita esiai naa ijio ena pee etumoki oltung'ani ashomo olchamba enaake ainepu lelo tung'anak laa enoto apa ninche eyiolounoto sapuk tena siai enkiremore olchamabai nilo naai aaku iboitare ele tung'ani eesita ena siai egira aitobirr olchamba lenye ang'adie nguesi aitobirr irmutaron oiim inkariak aitobirr sii autau kuna tokitin nijio nkaitubulu nemeyieuni tolchamba, neeku tenilo naai arubare oltung'ani laa ijio ilo aing'orr embaye naasita niidim oltung'ani aisumayu atayiolo ena siai.

Ore enagira aasa tene naa ketii iltung'anak aji arashu orgilata oisumareki neeku naa kila oltung'ani neeta embuku enye naisumita neeta kila oltung'ani emask pee meidim naa naai ataa iingil aisumbuaa kulie tung'anak egira aisuma neeku ore ele gilata naa pee easieki mbaa nijio nena oontumoreitin naagira.

Ore tenadol ena ore entoki nalo indamunot ore kuna naa nkajijik naashumieki kuna masaa naaituma tolchamba nijio irkembei nijio inchembei ntokitin akeyie imasaa pookin enturore 0ndaiki naai nijio empeku nauni naa ninche idimi aisudoi tiatua nakjijik nijio kuna naa tekuna ajijik sii etoni lelo tung'anak ooramat ilchambai aang'adie ntokitin nainyialisho oompukunot naapaasha.

Ore ena naa eramatare oonkishu naifugai peyie etumoki aishoo olopeny olchamba arashu olaramatani netumoki aishoo kule, kule naai naidim oltung'ani aitaasa ntokitin kumok, ore embaye aai napaashari tena naa iindim naai ataa ilepu kule tekuna kishu nemepeemiri ake kuna ale arashu pee eoki ore entoki naai niidim oltung'ani aitumia ataasa iindim ainyiang'u imashinini naitumiai aitobirie nkulie tokitin sidaain naata biotisho tosesen neeta iropiyiani alang'u nena ale ore entoki nijio youghurt intokitin nijio icecream naa kidimi naai aitobirie kule naa keeta tipat tenkishui oltung'ani.

Ore entoki edukuya nikiindim aatamokie enkibelekenyata oloing'ang'e pee kidol ilchambai lang' ebik oleng' esiho naa ore enedukuya naa ematonyok aaku iltung'anak ooun irkeek nikincho kulo keek nkariak pee ilepu kulo keek aaku irkeek sapukin ore ake pee eeku kulo keek sapukin neeku naai kiidim aayau enchan neeku enkop ang' enkop osupuko enaake neeku ketumi ake enchan enaake nebik ilchambai lang' nkolong'i kumok eisho.

Ore eninko pee iisum oltung'ani pee eyiolou ena siai ekulo matunda naa ore ninye enedukuya naa ing'as ayau oltung'ani aitoduaki eninko ingira aitayarisha enkop pee ipik ena peku ekulo matunda ore eniare niutaki eninko teniun kulo matunda eninko teniramat ometaa irkeek sapukin naai oidim aatoiu irmatunda laa ile tipat tiatua maisha oltung'ani naa ore tina eimu iina oitoi niidim oltung'ani aisumayu atayiolo eninko teniramat ilo shani naa ometaba enaa nitau irmatunda.

Ore enagira aasa tene naa kinyiang'uaki kuna masaa naaramatieki nkukui peyie epiki aikenoo nkukui mee kiswaari akeduo nkukuui aapuo aamanaa netum batisho nijio enanya nguesin enaari, neeku ore kuna masaa naa kitumiai aikenorie nkukui nishori endaa tiatua tene ake nishori enkare ake tiatua ene netum nkukui inonok aata inaabaiki kiwango niyieu tenkitayunoto ormayai o tenkitayunoto oonkiri.

Ore ena naa biashara emirata oosinkirr ore osinkirri naa endaa naata tipat arashu biotisho sidai tiatua iseseni loltung'anak toonkolong'i kumok oleng' keeta nguvu naai osinkirri teninya amu nkiri naa eeta osinkirri neeta eilata naa enetipata tiatua osesen loltung'ani naa ore sii enabaye enetipat tenkaraki aa tenemirr naai oltung'ani isinkirr naa kumok ilainasak loosinkirr naa teninyiang'uni netum ele tung'ani iropiyiani netumoki naa ataramatie enkishui enye nereu kewon dukuya tiatua maisha.

Ore ena naa eramatare oontare ntae naa nkinejik taa kuna naa ore ena naa eramatere sidai oleng' naa sapuk tenkop ang' amu ore ena kop naa enkop nalala neeku kiidim aishai ntare kumok neeta iltung'anak ilchambai sapukin neeku ore ena ramatare naa kesapuk keeta iltung'anak kumok tenkop ang' neeku embaye ena naasitai telalai ashu tesapuko naleng'.

Ore enayieuni pee ias ena siai ing'as ninye arubare arashu aimaa enkisuma naipirta eunore ekuna daikin te nursery neeku ing'as atum ee enkisuma eimu iltung'anak oota eng'eno naipirta eunore ore pee itum ena kisuma niidim naa taata ashomo ataasisho tolchambai lorkulie tung'anak pee itum entoki naji eyiolounoto ore naa pee ebaiki enaa pee itum eyiolounoto ino pee itum ataasa metii oltung'ani niidim naa taata ayeu aiteru esiai ino openy naa aitum eng'eno pee iyiolou ataasa openy'.

Ore ena baye eramatare oonkishu ekule naa enetipat naleng' tiatua maisha oltung'anak amu eng'as aaku enkiteng' neeta kule naa ore kule naa endaa etipat tiatua maisha oltung'ani keeta biotisho sidai tiatua osesen nitoki sii aaku indim atimira kuna ale nitum iropiyiani ore kuna ropiyiani neshukokino eramatare ino aas nkulie tokitin kumok nijio aya kera sukuul niidim ake ataasa nkulie ramatie enkang' ino enaa eninyiang'unyie endaa ninyiang'unyie entoki nishopishopo enaa nkilani neeku enetipat ena baye eramatata oonkishu ekule tiatua enkishui oltung'ani.

Ore ena siai naa ipirta olosho loltung'anak ooji irmaasai naa ore irmaasai naa iltung'anak laa kees imbaa nijio inosinkolio eimu enkoitoi enkipidoto naa keponu ilshumba aing'orr kulo tung'anak eranyita kulo sinkolioitin lenkutuk enye arashu ilenkoitoi naipirta irmaasai naa teneponu aaranyaki kulo tung'anak nelaki iropiyiani neshipa siinche kulo ashumba eetuo naa aadol entoki naai ng'ejuk tiatua enkishui enye egira aashukori naa aapuo nkuapi enye.

Ore tena pisha ore ntokitin nadolita adolita irmatunda arashu ing'anayio lorkeek oopaashipaasha naa ore ole dukuya netii irmariko netii irmalenge natii irmashungwa netii irmaembe nitoki sii aaku etii irnyanya netii sii irkulie matunda lijio kulo looji apples netii irnanasini netii taake iyie siinche.

Ore ena siai temurua ang' naa ore enikunari naa keyauni ake oltarakita ashu ena mashini naturieki naitumiai tenturore niimpot ake oltung'ani otaa naai kiidim ataa keeta ena arri ashu impot enkampuni naidim ataa eeta, niutaki enkop naba enaa eniyieu duo nintobirr pee iun indipa taata aikarra ore peyie impot niutaki mikituturoki naa olchamba ore naa pee eeku eba enaa idipa nilak iropiyiani enye nepuo ninche nitum taata iyie aaku iyie ounisho arashu kiindim toi ninye ake siinche baada enturore nikipikaki endaa enkop niton taata iyie aaku iyie oramat olchamba lino openy'.

Ore enikoni pee etumi ena baye naa pee ilo ake oltung'ani naa naai osokoni arashu olduka nilo ainyiang'u empeku ena toki naji kapsish nauni ore peyie ilo naai aba enaa nitum nilotu aitobirr olchamba lino aitobirr enkop naai naa ninye iyieu nipik nipik naake ena peku niramat nindosu intokitin nkaitubulu nemeyieuni niramat ometubulu naa naai aabayu enaa kiasi niidim kenya ashomo aitayu arashu atekesu tiatua olchamba ee kuna kapishi peyie etumokini naa taata ataa inaamiri arashu inaanyai.

Ore tenadol ena ore enaloito indamunot naa embaye sidai ena amu enena kisuma ng'ejuk naji CBC naa ore CBC naa enkisuma nayaua eng'eno sapuk atua nkera amu ore ntokitin naisumi nkera naa kidimi ataa naai kitodoli tiatua imashinini nijio kuna tbaleti naata nkera naa kitodol nkera ntokitin kumok oleng' naa kenyorru nkera enkisuma amu mitoki aaku mbukui ake itumiaa aa ninche ake oopeny, kitumia imashinini nijio kuna naa kisaidia kuna nkera misumata.

Ore ena naa esiai endung'ore oonkuk naa esiai ena torrono naa kiidim naai ataa kiinyial olosho neerr nkuapi oltung'anak neeku meeta enkop tipat amu endung'oto orkeek naa tenedung'i irkeek neng'as enkop atoyu neeku mitoki ina kop atum enchan netum enkop ilameyutin ninyiala ntokitin pookin naaramatishoreki tina kop tenkaraki naa meetai enchan naa ore entoki naisababisha naa ena dung'oto orkeek.